eeh yiolo entoki e kwanza kajoki entoiwoi kenyokita enkerai enye tentiaraki kenyokita te te ntemata, naitishil entemata ajoki nena naima, najoki sii tena keeta enkerai ino enkanyit, ninye naata enkanyit tokuna kera ena darasa, najoki sii mikosa sukuul, eitu aikata eikosa ena kerai ino sukuul ninye eno ninye enaake nasieku sukuul asubui naa kepikita sii aitoki bidii yiolo piijo aing'or naa kenyokita ena kerai to nkulie tokit, to kunda kulie, amuu yiolo esiai enkisuma naa kee kebung'ita oleng tonkaik pokirare. enkerai sii neme lazy enkerai nanyokita eeh yiolo piijo aing'or mutiani naa ninye narikito toonkulie, aa hoo neeta duo nkuti sa subjects naatusulari kake kegira sii aitodolu ajo kenyokita ena kerai.

Yiolo si ene tipat enkawanza naa kengas aaku endaa . Ilo emukunta nilo aturisho , nilo aun amu menyau endaa metii kitunguu , niaku entoki etipat ina kwanza. Yiolo eniare , ninye emiri , netumi iropiyiani , nelaakinyieki inkera sukuul, school fees, niaku ninche ake ingorita siniche irmaasae sanasana . Keunishoi neyay sokoni , nepuoi amir. Minosayu sii endaa metii ena toki . Nitoki sii aaku empolea tolchamba lino , oltungani otuuno , embolea sidai oleng. Eeta sii kitunguu afya sidai toltunganak ounito, otoo iltunganak ogira aitumia. Niaku ninye apa embae sidai oleng naa keshipakino iltunganak amu meyiarayu endaa metii kitunguu . Ee aiko taa nejia neaku taa lelo ee .

olee eitobirayie yiook internet aajoki olonyor enkai meetae ake duo mbaa sidain, amu etisidana enkop taata etaa internet eitumiae, amaa naa etaa teniyata esimu naa ijing ake nidol ajo nyoo nagira aasa, ninye apa kitumie tena report esiai e internet ninye kitumie report itoonta oltung'ani tenkaji ino, nidol ajo etaase ena naa tenimiyata esimu niyata tv naa internet sii ninye sidai oleng neeku meeta apa entoki naima ninye yiook corona ekidoolta ake iltung'anak oibung'a taata corona, ee kii kidoolta inkaontini naata eji etijing;a taata corona iltung'anak aja eibung'aki, aajoki nanu usho eitobirayie yiook esiai e internet netaa nkuti bundles ake eifaa niyata nibruuse nidol kila kitu nagira aiendelea te internet, itelelia yiook amu meitoki oltung'ani aitumiya ropiani kumok, nimintoki sii adumunye alo o mpaka ewuei netii tv piilo adol tv,neeku eitobirayie apa ninche yiook internet oleng meetae duo.

Iyiolo ena siai naa esiai e greenhouse naa kelelek oleng amu, iliki ake oltungani esiai enturore. lasima pee eyiolo esiai enturore, naa majo sii esiai naagol oleng. kaipot ake narik olchampa. najoki iyiolo ena naa iji eesi naa iji eesi, naa tenaa ketii duo entoki naijo enkare nebukokini enkare, naa tenaa ketii entoki naijo empuliya, nipik empuliya, naa tenaa ketii ilkeek ooshi, niliki ilkeek ooshi. olkek lenkijiape, Ile nkolong'.neeku taa nirik, nirik greenhouse nikiliki. ajo kainyioo ena. elw siai olpaipi, lenkare, nikutaki enebukunye .tenebuku, tenewueji inken. niliki pee i fence olchampa lenye, niliki sii ewueji netumie Kuna fensin pookin nikariw ewueji netumie iyimai, neeku nejia naai nanu Aiko tenaifunsa oltungani aikunaki nejia.

Yiolo ena siai netelelia esiai oleng amu keng'as aaku yiolo enkiteng nemetiu enaa oltung'ani eh mitumia sii enkiteng eilata anaa oltinka nemeeta sii tena gharama sapuk amu teniyata inkuti kishu inonok karibu tomon neki nekituroki olchamba lino pookin neeku eisaidia iyiok oleng kira irmaasae ninche taata kingira iyiok aitumia oleng kira irmaasae amu ijia adol yiolo enaa oltinka naa keya oltinka inkeek uni teyaka kake yiolo piata inkishu inonok aiturr eka kumi ake tenkiti wiki ake nemeeta gharama sapuk oleng neeku olee itobirayie iyiok pii usho amu meeta meeta gharama oleng amaa naa amu inkujit enya inkishu inonok eh keeta ake olokeri lenche neaku teneidip atutu atuturishore nireu mehomoito anya inkujit nireu enkare tewueji ino neeku meeta siiduo gharama sapuk oleng niaku kegira aitobiraa iyiok oleng usho yiolo esiai kingira ninye iyiok aing'uraa tenaa ekitum esiai oltinkai metaa me metaa mikintoki aitumia iltinkai inkishuang ake kintumia aturishore naa ninche kintoki aunishore amu yiolo enkiteng naa bara ake metaa ketii inye olopeny inewueji ni niwosh nelo eh metaa taa nejia niaku taa lelo.

iyiolo esiai eunore oo impuka naa ebaye etipat oleng ninye apa kintaa iyiok edaa, mintoki oltung'ani alo anya tentiaraki naaenkiti enkiti kapunkut ino nikintobiraa, mintoki alo olduka anaa kuldo kulie tungana, ilo naji ake anyiang'u nilotu amir miya amiraki iltunganak lemurua ino nemeeta sii asara, bora ake ifesa nibukoki engare.

aaku iyiolo ene kuansa naa kanyor nanu, anyor pii amu iyiolo esiai olmarenke, naa edaa ake sii ninye anaa kuda daikin, ee keuni sii ninye olmalenke, neyieri, nenya nkera aitaas enkurma. neeku kanyor nanu oleng, nemiri sii olmalenke, tenetuuno oltungani olchampa lolmalenke naa keya faida oleng ,amu iya sokoni nilo amir. iyiolo sii olmalenke naa kepiki oloshoro ninosieki olgali. neeku ore pee Miata mpuka naa kinosieki. olgali ata Nena benek enyenyek. mme ormalenke ake inoksieki. ore elde likae malenke kinosieki nkuashen,,nitushulakini entoki naijo ollumushele mme nkwashen. badala ninyiangu oltungani nkwashen nipik olmushele, neeku mintoki oltungani ainyiangu nkwashen iyata ormalenke, ee Oleng.

usho ore pee adol ena naa entoki apa najo imaasai entapa ore entapa naa entoki apa nikinya kitii intare nabulu too intimi, ore ake pee enya neng'as aaku mining' esumash, ore oltung'ani oota esumash pee etum entapa nao oleng' nitumoki iyie mitoki iyie adamu esiai yang', ore naari tinitum enatoki nintoki adas enkiteng' neeku edaa ina mintoki ninye alo adamu edaa teipa neeku kaitadamu oleng'.

ee kadamu oleng onkolong nataasa enasiai naa olchani aunuto, amu iyiolo dii ikeek naa enkishui kengas aaku keyau enchan ilkeek mitokini alau enchen, naa ilmatunda sii amu kelo neuni likae shani nitau ilmatunda, neeku ilmatunda ore sii ilkeek kitau impositi aa intau ake nimir, nisheti shore, ore sii engae naa empolea sii .

ee iyiolo tadii tina siai naa keesita serikali ebaye sidai oleng tentiaraki naa egira aishoyo ilkiliku loo ibaa ebiotisho amu etaa oshitata kebau inkangitie, keetaa mokire aa tiofice ake kegira aas ibaa sidai amu etaa oshi tata kepuonu inkang'itie teneji ketii emoyian nayeyiou, netaa niche opuonu a,manaa kila engaji neji ketii tata emoyian epolio neremi inkera pooki, neeku kegira aas ebaye sidai oleng', iyiolo enaiai napuonunni inkajijik olee kegira aisiaidiai ilmasai oleng', amu kesita serikali ebaye sidai oleng'.

Ee ore ena siai ee kaidim atejo megira aabaiki iyiook ena siai temurua ang' iyiolo Kuna siatin taata netaa ine online nemeeta sii iltunganak kumok oleng aapuonu, inkagitie atua reserve aapuonu aas ena siai e empowering neeku keton etii ena abori oleng, iyiolo ake ninye emurua ang olee ketii abori, oleng. Kajo ore ena siai too ntaoni ake eesitae, anaa naa enikigira ake aadol tesiai oloingang'e, te siai e internet olee megira aabaiki iyiook ena, naa Ina pee idolita ajo keimita iltunganak kumok esiai enkigerore, te sirkali naa kuna tokitin, sii oshi epuonunui aalimu tenepuku esiai te sirkali naa kuna tokitin epuonunui alimu torkikijini ajo etupukuo esiai, kake megira naa aabaiki ninche iyiook neeku, ketii ena abori oleng. Ekiomonu naaji ajo ore pee eitokini aata ntokitin naijo kuna, nijijingi mashinini apuo aisampasa Nena tokitin tenaa esiai irkasin, nipopuo mashinini aaliki iltunganak amu, metumoto naa iltunganak pookin, megira aabaiki iltunganak pookin ena siai, ee Ashe oleng, megira naa aabaiki iyiook ashie oleng.

Eh yiolo te nanu tenadol enatoki naa kaitadamu enalakua oleng kaitadamu siadi atii ae sukuul eh etiu enaa dormitory ena eh aeskul idolta esiai orkitandani isandukuni irbaketi iltoi naitadamu enkae maisha narri nagol oleng kitii aeskul niaku kaitadamu enalakua oleng aitadamu esiai e maisha me mi misipu oltung'ani injio tinewueji ijo ake airura kidogo neji woo derasa etabayie esaa ederasa niaku ke kagira aitadamu enelakua oleng naitadamu sii naarri wisi natii enewueji ijio ake aikonji airragie ormatires lino neyae idol esiai naijio orbaket meeta orbaket olenye meeta oltoo olenye nejia irba irbiranketini eijo ake meeta naarri orbiranketi lijio olalai ele amu ilikua maisha ingine sidai oleng kake itorrono taa duo oleng toltung'anak letu emoku niaku kaitadamu nanu inakop.

Iyolo taa enkerai naijo ina naa kalo ake nalo ataaniki najoki ekiji ing'ae najoki ekiji ing'ae kainyioo nikiewua ineweji kanyioo iyeu paa inakata taa itumoki atiaki iropiya iyeu naa eneweji eifaa niim interu tenewejui matejo reception nijoki ake iima reception ninchooyo enkarn inono enaa inkarn duo eishoori nimeishooyo entoki ake iye pookin duoenaa niyeu iyolo piipuku teine weji nintoki ajing' enkae weji niyas enaa nikitiakaki, iyolo piipuku teine niyas enaa nikitiakaki nisuj duo nikigira ltunganak aajoki empaka nilo aidipaki teide weji, neaku iliki enkiotei one by one eweji niim eweji next mpaka eweji nelo aidipie, neaku neja naa aiko nanu tenautaa enkerai e university naa tenelotu aing'oru esiaai empala.

Ore teneweji naa kadolita empisha orkiek, adolita ilkeek loigero keji nephrifine sp adolita sii oltungani loibung'uta lelo ilkieek egira naa aitodolu inchere ajo esiaki eibung'uta tende emoyian fulani meeta enkaina nemeibung'ut ilcheni lenyenyana adolita inkaik aare naibung'uta ilkeek naa ninche adolita tena mpisha netii wejitin naanyorri tende weji adolita enkiti p wall ninche nanu adolita tena mpisa duo oleng ninye ntokitin sapuki nadolita.

Iyolo yook kira laturok loo irpaek neitu sii esidanu irpaek oleng kaidim atejo eitu esidanu irpaek oleng too larin lootulisotie naa etu ktum irpaek tengaraki esiai enchan eimina enchan naaku too kuldo larin ake iyie lootulusotie neaku eitu sii etumi entoki naji embolea eimina sii ninye embolea nemirakini yook imbolea torrok natii soito atuaa negirai aake aajo etadouwa imbolea kumbe eitu edou ninye nkae toki nagira aivhangaki irpaek metaa etu etumi netii sii lameei oleng ilo lari apa nikidolita ajo ore kulo larin taata lotii likiindim atuunushore naa nemee torino, metorino amu enji etiu anaa ketii ltunganak atumtumo irpaek tengaraki naa enchan nikinotito kake ore too larrin lootulusotie netii abori ooleng etii irpaek abori naa kidol ajo eiliapa ebei.

Eeeh kadamu ooleng ekata nataasa ena siai eeeeh esiai e interview aipotokoki esia e interview, ajira alo ainining apa enajito si ninche. Ore si ninche lelo tunganak egira aitengen yiook, egira aajo itumtumu siatin, kake meetae si duo siatin nikinotito egira ake sininche aitamtamanaa yiook nikishukunye nkangitie. Neaku kadamu oooleng amu erishata e corona apa ina kata nikipoti interview naa ekijokini mijingu office, miata laptop ekiti buku niata sii maas, nguungu adamu oooleng naa esiai apa etoki apa naji ajira neaku ipotokoki yiook tene wueji...

Enetipata taata ena oleng',esiaai esukuul darasa ena egira aifunsa inkerra, naaku embaye sidai oleng' amuu eneweji eimatie ltung'anak pookin egira aifunsa naaku entoki apa etipat ana naaku iyolo enkarrai taata nemeyiolo taata aisuma neigerokini te embao aajoki iyolo ena naa keji one iyolo ena naa keji two neipoti sii inkerra meshomo aijifunsa tembele naakubore taaa for example enkerrainabo nelo ailiid ltung'anak te dukuya tedie, ore eloto sii ninye ajo one neiruk inkule aajo one naaku entoki sidai apa oleng',naa entoki apa etipata oleng' amuu teine apa etayiolito ltung'anak kumok aisumata teine etayiolo oltung'ania aisuma atuaa keji ana nyoo neimu naake eneweji esiaii e chokaa esiaii e blackboard.

Ore tenapisha naa kagira aitadamu enelakwa oleng amu, kaitadamu larin oima atii primary, ena kalamu naji penseli nikintumia niata raba ino niata erula. Neeku kaitadamu netiu enaa esabu eesita kuna kera, neeku kaitadamu oleng enadol ena. Ore padol ena nadamu inolong natii nanu inakop, ena penseli kintumia oraba. Neeku ketiu enaa mtihani eesita kuna kera, ena nadauo nemeetae naa tene eji ipur mtihani amu ekidoli naake. Neeku, ore entoki nalotu elukunya ai naa kaitadamu enelakwa oleng enewueji. Kagira aitadamu ntokiting kumok, nikitaasa tenewueji.

ore eniyieu nias tenewueji naa pee eyiolou aitumia laptop, kompita neeku lasima kwanza niyiolo aitumia ena toki yiolo sii eniare teniyieu duo naiku oltung'ani oitumiai esiai ee ekompita too nkampunini sapukin eyimu nilo aku cyber, security oltung'ani lee IT naa eyieu naa eng'eno tenewueji kwanza neeku keyieu kwanza nias eng'eno metaa eyiolo aiporata naa teneyie nilo mikigero nkampunini sapukin naa eng'as nalo alo ena siai IT metaa eyiolo Ajo kainyio metaa eyiolo aitumia metaa ore pee kinjorii taisere esiai nimidang

Yiolo enedukuya naa yiolo eng'eno niyieu pias inasiai, naa keyieu niyiolo ai opareta kompita. Lasima piata eng'eno ekompita, pitumoki naitumia inasiai. Yiolo si oltung'ani oyieu nelo aas esiai ekompita, matejo keu niger sirkali, na lasima piyiolo aitumia lapitop. Amu yiolo lapitop naa unaeza pata kazi kwa serkali, neeku lasima naa piata eng'eno sapuk oleng, kake tenira oltung'ani olotu aikip data, oltung'ani oi control enkampuni, ni keep records esipitali, neyieu naa niata ena ng'eno. Neeku kajo nanu ninye esiai enye.

ore paa enetipat pee esi enasiai naa keeta intokitin sidain naa ilasima pee itumiyai kompuita, pee ing'orunyieki ilkasin too inkoitoi naleklek, naa ninyake mintoki ayakatinilo esiai, neeku etaa inkompuitani naitelek esiai niyiolo sii aitumiya naa iyiolo aitumia neeku keyieu niyata skills ekompuita oleng'.

Yiolo tenapisha naa kadolita ewueji onkera , kadolita ewueji ormwalimuni , kadolita ewueji esukul aa keji institutional infrastructure , adolita si ewueji epractise napuo nkera aisumare , nadolita si ewueji esukul policy niaku nena tokitin nanu adolita.

Yiolo enewueji na kadolta esiai e arusi, adolita arusi egira aendelea tenewueji naa ninye taata eesitai oleng, tenteraki naa esiai edijitol. Neeku jo oshi taata nkarusini eesitai oleng, mekure eetae olapa kiti kuak lormasai, tenteraki naa ibelekenye enkop. Mokure eyioloi kunda kuti siai e kimila, neeku etaa duo arusi eesitai sai oleng. Neeku, ninye nanu adolta tenewueji adolta nkuti kera, adolta ntasati nagira arany, egira aishankilia oleng. Amu ebae sidai oleng, neeku ninye taata eesita pooking'ae, atejo kulie oreren, neeta ake esiai e arusi duo oleng sanasana. Naa aiko nejia.

Enetipat enabae temurua amu yiolo taata enkop nibelekenye enkop, etaa esiai e internet esapuk, neeku ina pidol ajo yiolo sukuulini kumok oleng taata netaa esiai ekompita egira nkera aitumia tosukuulini. Neeku kidolta ajo ebae sidai oleng nataasa sirkali, aitau iltung'anak from mokure abukui itumia, etaa nkompitani itumia. Nasidai si duo enatoki amu yiolo kila kitu ino naa tinewoji inapita, yiolo records pookin naa inewoi etii, neeku mesapuk si di esiai oleng, anaa likae tung'ani ogira aiger ebuku. Amu yiolo nebuku ino naa ena. Neeku yiolo ake piata ostima, niata internet sidai, nias duo esiai. Neeku enetipat oleng, negira aisaidia yiok oleng temurua, aiko nejia. Neeku, kishoki serkali enashe oleng, tena naa bae nagira naa aas.

Eh ore sababu ai tene naa kanyorr oleng, kanyorr oleng eneesitae tenewueji uh ekira sirkali aisaidia inkera esukul oleng nekishukoki ake enashe oleng egira ayaki esiai eh digital kadolta ajo keeta inkera tablets tonderasani mokure esiai ombukui oleng etaa esiai e tablets naa kadolta ajo embaye sidai oleng ena naasita sirkali mh yiolo taata pokitoki netaa internet ake etii teniu nias entoki teniu ninkaja entoki mapema ashu araka naa internet ake ilo yiolo sii enkae naa kishukoki sirkali enashe tesiai olokai adolta ilokai naa oyaka sukuul eh amu ketii dii sukuul nemokure eeta enetonie inkera etii inkulie nenkop etonie etii inkulie naa pitashe ake mekure eeta ilorikan kake adolita kuna NGOs esipi egira aas embaye sidai oleng aisambasa ilorikan aisambasa uh ilokai apuo aisaidia kuna kera niaku olee atishipakine nanu oleng nimeshikilia hapo niaku kanyorr ena baye pii.

Enetipat ena siaai oleng amuu kengas aaku ore lashetak lotii inie naa nenapita endaa, enapita lmatunda naa enetipat oleng amuu iyolo sii ninye lmatunda naa keibooyo imoyiarritin kumok oleng, sidai lmatunda te afya oltungani afya ebinadamu pookin neaku entoki sidai oleng kwa mwananchi te ltungani ake iye pookin otuuno, enyai sii lelo lmatundani aitaa endaa, naa tenemetii endaa nepoi aanya ,kemiri sii aitoki epuku oltungani nelo mkunta enye nelo aiatu neeya esokoni alo amirr, naaku enetipat sii enankae, ore peemirr netum iropiyiani neinyang'unye ainyang'aki inkerra enyena ormarei lenye pookin, neaku enbaye etipat ina nkae nidol sii esirkali egira ayaki yook ematwa amu egira auyau peshau, mikintalaki naaaku pikintunsa ake yook, ina ake saii natelekwa peye kitunsa kincho sirkali enashe oleng.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa esiai olkasin te online adolita ajo keatae eweji e online learning nilo aisumare mambo na online nitum ilkasii neisaidia sii kunda kera nemeeta ninche support in the government neicho yook ichance mataasa siatin, kadolita sii eweji naa keisharu capacity enaa ninyee aa online learning capacity teneeta oltungani enduata niasishore te online naa ekincho ina chance piitum naa esiai, adolita entoki naigero sii carbon photo print meitoki sii oltungani aloolo too nkejek mpaka ofis etaa teatu aji ake eas esiaai ino aaitii ake agira aipoa teine weji adolita entoki sidai oleng deliver your training online and testing a stuff through

Ore taa ena pisha nadolita tene naa kadolita enaa etieu ena kisho olopeny esiai emukunda ashu esiai ee ukulima enye megira aitia mahanani amu Eton ake etoyio kitodolu Ajo meoshiyo olopeny emukunda irkeek sidain pee mitoki naa aishoo emukunda enye metoyio naa pee atodua irmatunda kidolita tene netoito oleng ataa ninye olchani openy etoyia ashu enchan naimina ntokitin naijio Nena kelelek aa olamei enkop neeku ninye nagira amitiki olchamba esidanu nilelek aa metii embolea nepik olopeny emukunda embolea elelek aa moyiaritin nayetuo naibung'a endaa

Yiolo taa enasiai te murua ang naa esiai enturore , teneyiu oltungani neun kuna naa kengas apik intokitin kumok oleng. Nengas aingor oloingange tenaa ketii enchan, kifaa ake niconsider ntokitin kumok oleng , neeku netur emparat enye neun. Naa tenemelioo sii enchan , nebaiki niata entoki naji irrigation niosh emukunta , nipik embolea emukunta ino , ninyangwa naake endaa alafu niosh irkiek. Ore pindip atoosho irkieek

Ore enapisha nadolita tene naa, eh example ya hadithi, etiu enaa inapa bukui naigeroki iltung'anak le kitambo, noo Blossoms of Savannah, Chozi la heri, nentoki apa sidai ena amu entoki naiteng'en iltung'anak, kiteng'en iltung'anak, na intokiting naa kuna naasa te real life ,kesidai ake duo oleng pee isumi niming'uari, nikijoki serkali menyaaki aitau nena bukui kumok oleng, amu ki change iltung'anak kumok oleng, amu naa nena tokiting naijo no Blossom of Savannah, naa maisha ake egira ai funza oltung'ani, alafu ore si oltung'ani naa i learn intokiting kumok oleng temaisha. Neeku nejia neetiu.

Kitudupore yook esiaai esirkali oleng eichorita sirkali ltunganak esiai e internet amu ore taa pooki toki nmetaa internet ta ninye kulo tunganak lemeyiolo aisumata netaa keton ake kuna tokitin esirkali te ntiipini too ltunganak kumok iyolo lkule te rediooii, nedol ilkule too simuii naa te simuii ake kidol nieakuku na oltungani tenaa keji enchom naa aa kadol ajo te siaai e biotisho amuu keleleku oleng netaa ltunganak enkang enkunaja emaikunaji ena naaku etiuwo anaa shortcut nabo eoitoi sidai oleng neitengena sii ilmaasai oleng naa oshi nasidai oleng naibungaa akebiye enkaina aitumuiyai esiaai e internet

Iyolo taa enatoki najii money market fund naa ketiu ena orbene lino, ore ale orbene lino naa eweji taata euwo taata enkop metaa digital nnaaku tenieta taata iye eweji nipik iropiyiani inonok nioikie iropiyiani inonok ineweji aa eweji naa kesafe alafu iyolo etii kuna iropiyani inonok eneweji naa keponari anaake, naaku naa keitegemean ajo kebaa interest teine weji aa kebaa interest per day amu matejo tenipik nai inkeek elfu hamsini nebaki naa iyolo nte lapa naa itum elfu salasini faida nekau ninye taa eji money market fund orbene lipik iropiyiani inonok peebulu pole pole pole pole.

Ore ne kwansa naa esiaai e network iniapu taata iyoolo emashinani tedie nimikieta network oleng aaninye entoki sapuk oleng nagira ayaau enyamali, ore sii eneare naa esiaai esitima, elelek eat ltungani esimu sapuk kake metii naa esitima nkop neaku iniapu oltungani ampaka ae nelo town tedie weji peelo apik esimu enkima pelotu adol ajo enyoo nagira aendelea teine weji, neaku changamoto sapuk ina oleng nagira ltunganak loo inkishu aimaa te emashinani tedie weji, iyolo enkae naa meeta pookin smartphone ieta simuii kututik irkule kulo tunganak letu epo sukulini, naaku metumoki kwansa lelo tunganak aatodol aajo inyoo nagira aiendelea te boo teinde weji, iyolo kulo ootumoki naa nebaki si nemeeta bundles kila siku naajing'ie oloing'ang'ie amuu metii naa entoki najii wifi inkang'itie naaku enkae inyamali ina oleng nikigira aimaa kitii mashinani edie weji siaii e bundles duo sani sana.

Etipikaki ebarikinot sidain oleng, iyolo ne kwansa iyolo saii tenilo oltungani sipitali neatai kuna tokitin naajii computer netaa taata iyolo enkop nikitii naa ene digital neaku naa piidol ajoo naa elasima peatae embukui naigeri naa ilo ake ninchooyo inkarn inono nidumu ajo kaji ikoto inkarn aja iata nikipiki entoki najii system ineweji etii ntokitin inono pookin metaa tinikijokini naa shomo eruum naje amu ieta ena shida nemee lasima piiya entoki najii embuku ashuu inkardasini aaku kila kitu ake nieta teineweji ejinmg' sii ninye ordakitari osesen nedol nedol shida ino mbarikinot sidain nena oleng, nepiki esiaii orfaili amu keatae sii ninye orfaili, nepiki pookin ineweji.

Yiolo entoki nayiolo naipirta ena netieu ena osokoni ogirai aibelekeny ntokitin eropiani entoki naaji vita eropiani nemelio iyiolo Kuna naa mambo sanisana odolai matejo kayieu nainyiang'u dolai aitumia ropiani ee Kenya naa kainyiagu ake tele sokoni kelelek ainyiang'u nanu tee bei nalelek nalo edalo nalo ainyiang'u atleast tebei natii faida ashu kaidim ainyiang'u dolai elelek naiboki Nena dolai mbaka enkolog nailep ore pee elep natumoki atimira neeku enatoki ayiolou oleng Tena siai naa esiai sidai oleng we digital naa ninye taata kigira aitumia sanisana kira il Genz

Kesipaa taa keatae nkule baare naitumiyaa irkeek lolmaasai aakejo ilmaasai ilkiek le kienyeji ore taa ilkiek lekienyeji naa ilkeek loo intimi ake niyiolo ajo iyolo oshi ilmaasae oleng naa kegol oshii epo ninche sipitali amu keamini lelo ilkeek lenhe ajoo keishiunye imoyian, nemee sii pooki ing'ae ake duo likincho kulo keek ,keatae matejo iltunganak ltunganak naa ninche ake matejo naii inosota ookulo keek ninche oopo ajing inye weji ilo aing'orunye mikincoo kulo keeek liok, eichiunye sii imoyiarritin kumok amu ore neeta lokunya neata nlkiek ake duo le osesen teneeta neme eatae ilkeek nijo oleparbolio, eate oshi loijo ilkeek kumok ake oleng, neaku naa iyolo ajo piiok anaa peeyeruni piiok tenaa tenimuju oltungani teine ibaiye, naaku ina oshi peemidal ninye ilmaasai kumok epo sipitalini tengaraki kulo keek ake loo intimi, ninche ake yook kiokuto

Ore taa esiaai etekmoloji taata naa esiai oloing'ang'e ninye yoook kijo internet ookulo tunganak ooshomo sukuul eaduo okulo tunganak letu epo sukuul naa esiai oloing'ang'e eibelekenye taata enkop oleng etaa iyolo dei kila kitu taata netaa te loing'ang'ae ake easi, iyolo te reserve tedie weji etaa ninye taata eitumiyai aadolie habari taarifa entoki nagira aiendelea entoki naijo tivii, entoki naijo eredio te oltungani oota, entoki naijo computer to kulo tungana oata, entoki naijo laptop inatikitin taae eji technology incho iyee esimui naa nnche narikito taata oleng amu keata ltungana kumok oleng simuii naaku peetum ake ninche internet sidai oleng nedol ajo inyoo nagira aiendelea te loing'ang'e aa mee lasima peitokini aaponu reserve metaa te esimu ake idol, nidol taarifa ino nidol news inono, nidol entoki angira aiendelea, naaku inye eji technology naaku ntokitin kumok ng'ejuko maagira aapuku alang' enapa ekitambo.

Ai ee pii yiolo esiai e teknoloji kegira nkera aashipakino pii esiai enkisuma oshi taata amu etosidana enkop etaa enkop dijital, ore etaa enkop dijital netaa inyang'aki ake enkerai ino komputa enaa laptop neya sukuul mokure orkiti bene lenye, mokure aa mbukui naa nari inap mbukui karibu tomon oltung'ani ashu peenap enkerai. Ibelekenye enkop taata etaa laptop ake enap enkerai ene ena tablet neya sukuul nemekure sii eetai naapa tokin naapuo irmalimuni aiger te torbao etaa te komputa ake igeri naa te naa assignment nees enkerai ino naa te komputa ake ees mokure eetai entoki naji yau embuku shomo ng'ero, Neeku egira aisaidia oleng' sana sana ena siai e CBC idolta ajo ilepunye oleng' iyiolo ewoi nekitii saai nilepunye oleng' neeku iko sawa.